Ichechu okere en ireyuu ko tumotoishek chechang chekororon chekorut ko kororonekitun kabisa ako sikorut koit iroyuu ko kobun ortinwek che Chang nia netai korongi tumotet kindo betit tii kou ingwek ine kawaida ak kinoki beek tatun koyam kemin . Yekakoyam anch kemin kenyokemin any en imbar koba lain , kimine ko koronekitun ine koba lain kou ingwek alak tukul lii ak kinoki beek kora yon moroponi ak kesember okot Koraa simanam chemasai chechang akeribe kounono takai ngerib komie ko kororonekitun kabisa ak kolebelekitun kotenit nii. Yekakoit ko kokongoy kounotet anchi kebut tii akina kemaa yekakema kekany koyomyo ake keteitei any.

Kit nokere en ireyu ko okere biik oeng ih netinye ake mogombet ih kotinye ake teret ab beek akwomong'u ole terinindo komii beek so chichi bo komosi yuu okere kosemberi ketik ako semberet ab ketiik anan mauek chebo compound kobo komonut kabisa karan ngemin mauek amun sole mauek okere kot nerupe gee en yono komwowech kole ichechu kamin en yuu biik ih ko mauek anan ko ketit ako biik kora komine amun okere kotinye teret ab beek ih so ako ngemin kiy aketugul ngot ket anan ngo maua ko ngemine ko yoche sikinogo beek sikorut komie so bo komonut kabisa en biikab kokwetnyon kinetgee kemin ketik kemin mauek okot en bii siyan kabwa toek okot kolelesoni biyunywan ak kora ketit ih kobo maana kabisa ngemin ketit en bii kotoreti biik okot, karan kabisa amun ibu urwet en bii

haya Kit nokere en ireyu ko chii nemuren neyee chaik ako baibai kabisa among'u chaik chuchiket ko chaik ab subui amun okere koib inei ak thamosit kobwa meset ih ako mesaninyin kora komiten logoek cheterterchin okere kabisa mi akot carat ireyon ak logoek chon igo chan chang okere kora konde watermelon meset sanit en ireyu ako logoek ih ko tuguk chekoron kabisa en borto logoek ih kobo komonut kabisa en borwek amun logoek kosto mionwogik chechang ako teche borto kora so chichi inei ana werit ni ko kanyor afya nekararan kabisa amun en amitwogik cheome tam kinete biik kora kele nyolu kiam amitwogik chenyolchin borwek kyok anan chetinye balanced diet en lugait non ingo. Ako okere komii komie kijanayandani en chaik kora kokororon kora sikomekeni akilit ko kokararanit

Emergency komii konyil chechang emergency komiten akot yan kamian chito en gaa ana konyor nyosut aketugul either ko nyosut nebo maat anan ko kanyor accident chito ko emergency sikoit sipitali konyolu komiten karit netoreti bichukan koit sipitali anan karit ab emergency nekikuren ambiulens ako karit niton nibo ambiulens konyolu komii timitnyan timitab ambiulens ini ako biik che timitab ambiulens ini konyolu ko takitariek amun kor yesor chito ngele kamian chito en gaa ako loo yoton so konyolu kotoret ko nyolu kor kesoren any ih bokeyochi koron kinamen ketoret kidogo olan tugul kimuti kwo sipitali ko bichuton kora chenyolu kotoret ih ko bichukan timit nikobo emergency ambiulens ako toreti biik niton missing en kokwet amun ngimutu chito akot konyo sipitali kokakonyor korong konyoiset nan taa imuche ot kakerutyi beek ketoret age mara kokaumian kokakinam kiunji moet anan kindechi kerichek chetoreti kosto ng'wonindo karan notet

Elekiriptoo sipitalisiek en kokwet ih keribe en kabilosiek chechang netaa korong ih konyolu komiten kerichek, nyolu komii kerichek chombo emergency chon kotko komioni chito soiti kotoreti, nyolu komii kerichek kora cheu panadol cheu brufen chenyolu kotoret sikosto ng'wonindo yon kose king'wan soiti chito. Ako ak kora konyolu komiten cheyomotin sikoribok sipitali. Yon momiten takitariek sipitali komoche koui kasit amun kot owe takitari agenge komakoi kotoret biik chemiondos chechang mara kabwa biik chemiondos chechang mara kabwa biik che miondos chechang nyolu kora komii takitariek cheyomotin en sipitali ako cheimuchi kotoret biik kora. Kit nebo somok kora konyolu en sipitali konyolu komii kit nekibore tililindo nyolu kotililit olan tugul amun en sipitali kineti biik elekisoptoo, elekiriptoo borwek konyolu konom icheket kotililekitun. Kit age kora konyolu komii watchman ana kilenen chito non telelnjin koribe oldo nyolu koribe tuguk